Ni ko kadit ne tindoi laindap Airtel. Achome Airtel amun mi ng'weny beitnywai, kwanza kebire simoisiek, kebirchin network age tugul, komuch ilipan kityo siling pokol aeng' ak konom ak ibirchi network ab Airtel ak ibirchi kora netwakishek alak tugul eng arawet kobek.

Ye wo lakwet somanet university anan ko college ak kosir lakwet, ko ndait betutab graduation, kebendi piik chechang eng kokwet kobekebaibaitu ak lakwet amu kakosir lakwet, keipchi konunoik lakwanatak amu koigilgei lakwet.

Ye boisie piik musoknotet eng somanet ii, kosikchingei keljin amun kinyorchin kiy tugul musoknotet, ngimoche kiy ake tugul imuchi icheng ak inyoru eng musoknotet, kora kochokchini kasit amu imuch itaipan harakaharaka ne katoteisire ko chokchin kasit ne kiyoe eng somanet.